Gimatimore ka, aneno ji ariyo kendo aneno ka ng'ato oting'o chuma maliet, to ng'at moro be omako fence moro ma ngamia oket e iye. Koro gimatimore ka apani jogi keto ne ngamiagi alembni gi chuma maliet moket e mach.

Tijni mar pidho skumb achwoya e alworawa aneno ka jimang'eny time e yo machal kama. Mokwongo gidhi e puodho to gi gipono kodhi mar alotni. Kagisepono to gi, eh, yudo ka giseloso puodho ma giseketo mbolea. Kagiseloso puodhono, alafu girito ka koth chwe kata ka koth ok chwe, to gichako chwo gigi eh, alotgi e lo. To gi space gi, gimiyogi space mathin. Halafu godhiambo godhia, godhiambo kod okinyi, giolone gi pi. We ka gisemoko to gibiro olonegi ma pi mana mathin mathin. Kagisewe kagisemoko ma gisebet maratek to koriwegi aweya. Halafu ichako pon gi, ichako ng'wed gi.